Ore eropare naa ebae torrono oleng' tolosho lang', naa ore ening'o tenint'eng'en iltung'anak pee eyiolou esiai eropare ore iltung'anak keiteru teyie makewan pee Ing'as apal iyie openy' aaku miropisho, nemekiropi peetum esiai ashomo dukuya. Iidim sii atolikioi tenikilotu oltung'ani arop eeta esiai nayieu arashu entoki nayieu indiim airekoda eirorita, eedim atoosho empisha niripoot tolpolisi ashu elikio too too too sikarini ashu too authorities nayioloe. Neeku ore eropare naa entoki suuji naa keifaa nekipal pookin ninteru iyie teyie makewan.